Ndĩreciria mũirĩtu ũyũ, kũri kĩndũ ararora thiĩnĩ computer yake kana laptop, nĩkĩo ararora. Nĩgũo ndĩreciria.

Haha haroneka nĩ andũ a rũhonge rwa ICT me kũndũ cukuru-inĩ, maroneka nĩkuo mathiĩte gũcera cukuru burani.

Arĩa ndĩramenya haha marĩ na bata nĩ Musalia Mudavadi na William Kabogo minister wa I.C.T.

Kĩrĩa kĩroka meciriainĩ makwa ũyũ ni mutambo wa thirikari.